Ore ena naa keitodolu enkaji naitasheiki olministai oitasheiki esiai e ministry of information communication and digital economy abol entoki naji WiFi pee etum aitumia iltung'ana oasita isiaitin naijo ena.

Esiai sidai ena naishiaakino neas pooki arikoni, metaa kore ilbarabarani naa sidain, keimayu te pooki rishata, nemenyal iltunganak. Naa kena bae naa eshiaakino neas pooki arikoni temurua narikito petum iltungank ataas maendeleo tenkop enye.

Esiai sidai ena olmarei lotii enchipai. Naa keishaakino Kore pooki marei nenyora metaa metii obo omenaa likai, nepuo ninche pooki wueji nepuo airiemari tenebo, ore siininye enkishopo neitanyanyukie pee keitodolu ninche ajo efamili nabo.

Anyor enabae, amu itodolu ajo ishooki iltung'anak mashindano. Kore oltung'ani loisulu, nishori sawadi. Naa kore tenewueji, etii entomononi nabo naishooki ninye sawadi, na ninye naisulua teina bae inolong' duo, inarishata.

Ore ena naa keyau indamunot ajo engor erishata oo nkolongi tikitam okuni piilo aas esiai naji filling returns. Tax tolosho le Kenya naa kaitadamu ake sintanu intai ajoki entasioi eitu ebau erishata pee eiterua ainyala olmutandao metaa etabautwa enkata naikeni Ina siai.

Ene tipat ena baye teneaku ore olkastomai neishori enkiok aininigu elimu inchidai enyena pooki, neutari eretoto naishaakino ,pee etum atishipai ajo Kore Nena kopisini inyi neasita esiai naishaakino tialo ilkastomani lenye.